Ha mbere no nginya mũndũ akorwo na mbeca cia kũambia ũrĩithia ũcio wa thamaki na mũndũ akorwo na mũgũnda handũ angĩiga kandemu kau gakũiga thamaki. Ũndũ ũcio ũngĩ no nginya mũndũ akorwo akĩrĩithia thamaki icio nĩ arona kwĩna market ya thamaki irĩa ekũrĩithia. Kaũndũ kau kangĩ no nginya mũndũ akorwo harĩa ekũiga gatemu kaũ no nginya hakorwo no honeke na ihenya kana he hakuhĩ na barabara tondũ nĩundũ wa nginya gũtwara thamaki icio kũrĩa market. Kaũndũ kaũ kangĩ no nginya mũndũ akorwo akĩmenya irio cia thamaki icio ciriumaga ha, kahinda o gothe no acione.

Nĩ ũkoraga rĩu matiragũra irio iria mangĩragũra hĩndĩ ya ng'aragu kũrĩ irio iria maigĩte kanyũmbainĩ ga kũiga irio iria andũ magetha, irio icio ta mbembe nĩcio marĩyaga nĩũkoraga nĩmekũrĩa gĩtheri kahinda karaya nĩũndũ gũtire na irio ingĩ angĩhota kũhe ciana ciake kana bamĩrĩ yake, nĩ ũkoraga bado nĩmekũrĩa kĩndũ ta manyeni marĩa matigarĩte mũgũnda ĩĩ kana ningĩ makoya mbembe icio magathie magathĩithia makarĩyaga ngima.

Ingĩĩra andũ magetha irio ta mbembe, magĩrĩire matinangie mabebe mau macoke mamarinde me ta silage nĩgetha mahote kũhe mahiũ, na indo ta thara cikĩmera na manyeki, silage ĩyo nĩ ĩkũhota gũthiĩ kahinda karaya ĩtarĩ ĩrathira na ningĩ mahiũ matikwaga irio iria njega na mbandũ tũkareka thaara ũnenehe ũnenehe ũkorwo wamera wega na ũkorwo na nutrients iria ciagĩrĩire thĩiniĩ wa irio cia ng'ombe.

Nĩĩtũmaga mahiũ makũre ũria kwagĩrĩire mena irio, mena irio iria cibatiĩ na nĩgetha cikorwo na maũndũ marĩa mateithagia mwĩrĩ ũkũre wega na ningĩ nĩĩgũteithia mahiũ gũtũhe products iria ciagĩrĩire na iria cikinyanĩirie ikĩro na akorwo nĩ mahiũ ta ng'ombe nĩigũtũhe iria nĩigũtũhe nyama njega bado angĩkorwo nĩiraheo irio iria ciagĩrĩire na ningĩ mũrĩmi nĩagũkorwo akĩona, akĩona profit iria ciagĩrĩire endia mahiũ mau nĩ tondũ nĩamarerete wega na ningĩ endia, endia indo iria tũheyagwo nĩ mahiũ.

Nĩgetha kũmenya nĩha andũ mabatie gũcenjia, na nĩ ha andũ mabatie kũrora nĩgetha mahote kũ mahote kũhe andũ services iria ibatie na nĩgetha makonaga customers aingĩ, na ningĩ makahota kũigwa mateta ma andũ, nĩha mangĩhota gũcenjia na nĩha magĩrĩire mahekĩre wega, nĩgetha mahote kũrora andũ arĩa marathiĩ kũu kwona nyamũ, kana nĩ marakena nĩ services iria maraheo.

Ambere nĩ thamburu, akerĩ nĩ ũkabi na maathai nĩ tondũ o nĩ makoragwo na ũndũire wao ta wa kũiga mahiũ ta ng'ombe, mbũri na nginya mahiũ mangĩ maingĩ na matirĩ marekia ũkĩrĩa, ũndũire wao.

Nĩ ũndũ wa tekinoronjĩ ĩrĩa yumĩte, kuoya marũa na njĩra ya intaneti gĩcigo-inĩ gitũ no kũhoteke na mũndũ no ahote kũerũhia marũa. Kaũndũ ka mbere mũndũ ekaga, kwĩ amaũn, kwĩ mbia iria abatiĩ kũruta na nĩcio atũmaga, akaheana rĩtwa rĩake, namba yake, namba ya kĩbandĩ na akauga nĩ wĩra ũrĩkũ arenda kũiga nĩgetha marũa makiuma maume monanĩtie nĩ wĩra ũrĩkũ arenda kũruta.

Nĩhotaga kũmenya atĩ rũrũ nĩ rũhonge rwa rũrũgamĩrĩire barabara na nĩruo rwagĩrĩire kũrora mawatho marĩa andũ magĩrĩire kũrora rĩrĩa me mabarabara-inĩ rĩrĩa maratwarithia makari mao na ningĩ ngahota kũmenya atĩ bara ĩngĩthũka, rũhonge rũrũ nĩruo rũbatiĩ kũrora na nĩruo rũbatiĩ kũmenya barabara iria cithũkĩte na cithondekwo na ningĩ nĩ maroraga barabara iria cibatiĩ gũthondekwo, iria cithũkangĩte.

Kaũndũ ka mbere, nĩndĩrona ĩno nĩ thoko ya kwendia indo ta mboga, nyanya, matunda na indo ingĩ nyingĩ. Kaũndũ ka mbere, ngaririkana atĩ mũndũ angĩenda gũthi kũgũra thoko-inĩ, ena rũtha rwa gũcagũra kĩndũ kĩrĩa arenda, kĩndũ kĩrĩa arabatara na kĩndũ kĩrĩa kĩramũkenia, kĩndũ kĩrĩa arona kĩ njĩra-inĩ njega gĩtingĩthũka na ningĩ o mũndũ no atete angĩkorwo kĩndũ kĩrĩa arenderio ti kĩega, ena rũtha rũu rwa gũteta.

Irio ta hay na mahuti marĩa marinde na mũndũ agetha indo ta mbembe akahe ng'ombe mambembe mau akamahe mĩcakwe ĩyo ĩrĩa mwarĩkia gũthandũra mbembe ĩkoragwo hau, na irio ici nĩiteithagia ng'ombe na ikamĩhe nutrients cia igũrũ na ikahotithia ng'ombe ĩyo gũkũra na gĩkĩro kĩria kĩagĩrĩire ĩgĩcihtithagia citikanyitwo nĩ mĩrimũ ngũrani ĩrĩa yumanaga na kũhe ng'ombe irio iria itagĩrĩire kana mahiũ maku irio iria citarĩ na nutrients cia igũrũ.